Macini ĩno ĩtagwo kĩgethi, nĩ ĩhuthĩkaga mũno, kũndũ kũrĩa kũrĩ mĩgũnda mĩnene, no mũno mũno kauntĩ-inĩ ya Nyandarũa ndĩhũthĩkaga, tondũ gũtirĩ mĩgũnda mĩnene.

Ũbatie kũhũra harũ thutha wa gũcimba mũgũnda, rĩrĩa mĩmera ĩrĩa ũrahandĩte nĩ ĩrĩa ĩikaraga mũgũnda kwa ihinda iraihu, na kogwo nĩ ũrona madini marĩa mendagwo nĩ mĩmera, nĩ mathiĩte nathĩ, kogwo he bata wa kũhũra harũ, nĩgetha mĩmera ĩrĩa ũrahanda thutha wa gũcimba yoe madini marĩa mangĩkorwo marathiĩte nathĩ.

Macini cia gũciimba ta matinga kana harũ nĩiteithagĩrĩria madini marĩa mangĩkorwo mathiĩte na thĩ kũmarehe igũrũ nĩgetha mĩmera ĩrĩa ĩkũhandwo thutha ũcio ĩteithĩke na yoye madini macio. Hĩndĩ ĩrĩa andũ magũcimba nĩ menjaga o haha igũrũ kwoguo madini marĩa mangĩkorwo mathiĩte na thĩ matiũkaga igũrũ.

Matinga mena harũ na mbombo ici nene iria ihũthĩkaga na njĩra ya kũoparĩtwo na thitima, nĩcio ihũthĩkaga gĩcigo-inĩ gĩkĩ, na imenyagĩrĩrwo na njĩra ya gũtwarwo, ta matinga matwaragwo ngaranji nĩ gwĩkwo servicing, ona mbombo taguo, na macini ici nĩ iteithagĩrĩria mũno harĩ kũrĩma, kũrĩma mũgũnda mũnene, na o ho kũnyihia ngarama ya ũrĩmi.

Thirikari nĩ ĩnyitaga itemi, harĩ gũkomborithia arĩmi matinga kana mbombo, iria iteithagĩrĩria arĩmi harĩ kũnyihia ngarama ya kũgũra macini icio, tondũ macini ta matinga nĩ irĩ goro mũno, kogwo arĩmi aingĩ makĩria arĩa matarĩ na maciaro maingĩ mĩgũnda-inĩ, matingĩhota kwĩgũrĩra, kogwo thirikari nĩ ĩrutaga wĩra mwega harĩ kũheana macini icio, na kogwo gũteithĩrĩria arĩmi.